Gima biro e pacha ka aneno gini ma endi mokwongo en karatas mar jo Naivas. Naivas en duka maduong' ma inyiepe. Koro gima biro e pacha kaneno gir Naivas ni en yo ma anyalo nyiepo go, gik moko to ayude yo mayot ahinya. Koro juand Naivas ni a neno kondik ni one hundred percent fresh matiende ni gik magiuso gin gik ma fresh ma okokethore ma inyalo ti godo. Koro ahinya ahinya gima biro e pacha en timo shopping e duka maduong' mar Naivas. Mano e gima biro e pacha kaneno gini.

Ma endi en Huduma Center. Huduma Center ni en e boma maduong' mar Nairobi. Koro gimomiyo en kod nengo e aluora wa en ni Huduma Center ikonyo ji kata inyalo timo godo gik mopogore opogore kata kidwaro barua kata awach ni idwaro opande mari, to inyalo dhi Huduma Center to iyudo kaki inya yudo barua ni. Kopo ni idwaro kata mana jazo gige sirkal mopogore opogore to inyalo dhi Huduma Center to inyisi kaka onengo bed ni iyudo gigo. Kata kidwaro dhi oko, pinje ma oko gi, idhi kono tinyisi kaka onego bed ni ijazo visa tikonyi mondo idhi oko.

Ma endi en tich mar kaw opande. En tich mar goyo ng'ato picha seche ma odhi kaw opande. Opande en gima duong' manyisore katinyalo nyiso ng'ato ni in ja Kenya. Nyathi kosebedo ja higni apar gi aboro, to oyiene mondo odhi okaw opande. Yo kakitime e aluora wa en ni idhi Huduma Center, idhindikori. Ibiro miyi otas ma ibiro filo kindike nyingi gi hiki manonyuoli, gi kuma nonyuolie. Kisetimo kamano ibiro bedo piny tigoyi picha kaka jal ma wanene e tipo ni. Koro mano ibiro ket

Kae en apisi maduong' ma jotelo rome. Apisi ni en apisi mating'o ji aboro to jogi nyaka bed mana jotelo. Koro, kaendi koro i iko ne gi apis ni mondo omigibi girom. Gibedo gi bura mopogore opogore man gi nengo. Kendo seche gi itiyo gi gima konyo mondo gibed gi bura malong'o. To bura ni madatimore kae ni kakanene, nyakobed mana bura mar ohala man gi nengo bende. Koro mano e gima timore ka.

Ma endi en mbalariany. To en mbalariany maduong' e yi boma man Nairobi. Koro mbalariany ni seche ma ng'ato ong'iye makata ng'ato oneno tiponi, to oparo mana kaka higni mabiro ka nyithindo biro weyo dhi e mbalariany kaluwore gi pesa mang'eny ma sirkal oseweyo konyo godo nyithi sikul. Sani iyudo ka sikul mondo ng'ato otieki, to otiyo gi pesa mang'eny mondo oyud godo fees kata kako dang' ochul godo chudo mare mar mbalariany. Koro manegima sechemoko kaparo to bedo na malit ahinya.

Ma en bengi maduong' e boma kae. To bengi ni inyalo kawe hola kata inyalo kano omenda ni moro. Koro bengi ni endi an karange malong'o to aneno ka gima nyadonjo e pacha en weche mag hola. Nikech sani agombo pesa to daher mondo bengi ni omiya hola moro mondo abi aduoki bang' dweche adek. To gimachielo machak aneno en bengi matindo tindo minyalo kane pesa ma iluongo ni Rafiki. Koro en be ober e miyo ji hola mayot.

Mae en chiro. To chiro ni iuse rech. En chich rech. Koro mine adek aneno ka. Achiel opango reje uso. Ariyo chwero rech. Koro nitiere jonyiew mopogore opogore ma koro irito mondo obi onyiew rech. E chiro ni gi yie kocha be aneno alot moro ma ja uso opedho mondo ousi. To seche ma ja uso dhi nyiepo no to onyalo nyiew godo rech be. Koro mano egima timore kae. Ka en chich rech ma ji modhuro bire ga nyiepe ga.

Ka endi nitiere gari ma iringo godo e kwoyo kokelo mor ahinya. Machielo makelo mor en ni jal ma riembo ni oumo ume ne kwoyo. Kor maendi kelo mor nikech buro kata kwoyo ok bidonjo e ume. Aneno ka nyadendi moro be orwako ogudu mar geng'o hinyruok

Ma endi en jalup ker machon ma iluongo ni Rigathi Gachagua. En kod jatelo mabe iluongo ni Martha Karua. Giting'o gimako lwetgi kendo aneno ka gimor ginyiero. To giduto gin jo siasa. To aneno ka kuma gintiere ni endi kasomo gi, chal ni gibedo e winjruok moro mar laro kom maduong' e higa mabiro mar.

Magi gin chiemo mamit ahinya. Mokuongo iluongo ni kebab. Mar ariyo iluongo ni smokie. Mar adek en tong'. Koro yo michamo gigo mokuongo aneno kachumbari kanyo gi gimiole midendo gi dho ngere ni tomato sause. Koro kebab kachako kode yo michame, en to to iketo mana tomato kende tichame. To smokie ting'ado diere tiketo kachumbari e yie tipore chumbi ma chumbi make maber. Kachumbari no be nyaka obed gi apilo apilo moko matin. Omit aduwa. Mar adek, en tong'. En be ichame mana kaka ichamo smokie. Ing'ado tong' e yie.

Ma endi en tich mar pidho yien. Pidho yien en tich malong'o ahinya. Ahinya ahinya ne oganda wa manie e sikul, nyithindewa gi jonyuol duto. Yor manyalo puonjo go ng'ato kaka itimo tijni en ni mokuongo abokunyo bugo. Kasekunyo bugo to abro dhiyo puodho maduong' kumikane kodhi mar yiende gi. To abro bolo kodhi no. Kasebole kanyo to adine. Kasedine aolo ne pi. Kase olo ne pi obobedo ga koti mos mos kende.

Kaka anyalo puonjo ng'ato kaka itimo tijni. Mokwongo magi gin jo riemb tinga. To tinga itiyogodo e yore mopogore opogore. Mokwongo inyalo pur kode, inyalo somb kode osigo. Kata inyalo ti kode tije matindo tindo gi. To koro kikanyalo puonjo ng'ato, mokwongo abiro kone ni odhi opuonjre kumipuonje ji riembo tinga. Bang'e to abiro nyise ni tinga gi nyaka riemb gi maber. Nyaka rit gi malong'o. To nyaki ging'e kendo ni en gi leke maromo nade ma kopo nokethore tinyalo nyiew mayot.

Ma endi en romo mar migao mar thieth kod jopiny. Koro kae gin e gweng' ma iluongo ni Nyalenda e boma mar Kisumo ka. Gimatimore en ni ipuonjo mine yo madang' giritre godo kendo gi kaka dang' girit go nyithinde gi maber mondo kik giyud tuoche ma opogore opogore kendo kik giyud, nyithind gi kik yud tuoche bende ma opogore opogore. Koro chokruok nie en mana mag mine emaneno ka gi jathieth mohero puonjo gi weche mag dak gi weche mag rito nyithindo. Koro mano e gima timore.

Ma endi en nyasi mar arus. To aneno ka rowere gi okelo osiepe kendo obiro mondo okony osiep gi mariwore e kend gi osiep ne ma nyako. Koro waneno ka gimiel aduwa kendo girwakore mondisore to gin e mor kagikowo osiep gi mondo odonj e kend. Koro gima biro e pacha en ni weche kend idonje gi mor, gi miel, gi sigalagala. Koro kaka rowere gi okow osiep gi ni koro waneno ka gibire mor kendo gikowe mondo otim gima ber. Kata kamano manyiri be nitie.

Magi gin jogo ma uso. Giuso gik mopogore opogore. To ng'eny gik magiuso gi ahinya ahinya nitiere moro ma iluongo gi dho ngere ni blender. Aneno ka ging'eny kodgi ka ahinya kendo ji temo nyiew. Koro gima biro e pacha ka en ni kaka jogi gin jo electronics. Kamano e kaka idende gi dho ngere. To gibiro gi bei mapiny nikech gidwaro ni ji mondo onyiew gi mang'eny. Ka ji ose nyiew gi mang'eny to gibiro yudo ohala maduong'. Aneno ka gin gi taya ma be ng'ato nyalo liel godo. Gin gi birika ma ng'ato nyalo ole chae. Kendo gin gi bakul.

Gini konyo e aluora wa e ngima ma pile ka pile ka tek ngima kende ahinya ahinya e gwenge wa ma sani. Ma endi en gima wanyalo tiyo godo mondo wayud nonro kata wayudi news mopogore opogore. En gima ber ahinya ma beche bok rach ahinya kaka bei ma moko. Koro ober ahinya mondo ji obed kode mondo kik jogo be okwal.

Weche man gi nengo kae gin weche mang'eny to kendo gin weche mopogore opogore. Ahinya ahinya, item nyiswa kae ni sirkal ma malo okochulo omenda mang'eny ahinya ma onego onyiew ne nyithindo matindo yath kata rageng' makonyo gi mondo kik giyud tuoche ma opogore opogore. Gima nigi nengo kendo ka ahinya en ni itim kounwa ni sirkal mamalo biro chulo pesani ni endi kendo kogimanyo mondo mi gienyiew yedhe ma ginyalo konyo godo nyithindo matindo tindo ahinya ahinya mong'ere ahinya e tuo mar polio idende gi dho ngere kamano. En tuo mosechando ji ahinya.

Gima dhi mbele kae en ni nitiere jalno ma imiyo ber kata dang' wa wach ni imiye mich kuom tich maber manosetimo kata mosebedo ga ka otimo. Koro manegima dhi mbele ka. To Aneno ka welo nitiere ahinya mang'eny ma onego bed ni bende ibiro mi mich. To kosemigi mich to mich no jiwo gi mondo gimed tiyo maber kata gimed kedo ne ratiro malong'o. Manegima timore kaendi.

Magi gin jo riemb ndege. Ginyalo bedo jopuonjre mapuonjore mondo oriemb ndege. Aneno ka chal ni ne gin e chokruok moro. To gi chung' mondo okaw gi picha. Gin nyidendni mabeyo beyo mondisore gi nanga gi mar tich. Koro gima biro e paro kata e pacha ka aneno gi en ni tich mar riembo ndege ni nyakibed ni ikadho sombi mar klas apar ga ariyo maber. Kendo in ng'at ma yot mondo omak gimoro. In ng'at ma ong'eyo mako gi wich bende. Koro en gima long'o ahinya. To seche ma ng'ato pok obiro ka, Nyako

Ma endi chalo mana kiew mar dala mar Kisumo. Koro aneno ka kiew ni en mar mirwako go ji Kisumu kae. Koro gima biro e paro ka aneno gini en ni koserwaki kumoro, ahinya ahinya e boma wa mar Kisumu, to onego bed ni koro ing'eyo kata ingi'yo yo minyalo rwakori godo. En yo ma inyalo donjo godo kirwaki godo. Koro rwakruok ni nyaka lokre matin kaluwore gi liet mani e Kisumu kae. Koro mano e gima biro e pacha. To kendo aneno gimotwe e bath yien kocha machalo na mana apuoyo. Koro aparo ni ka nyalo bedo kuma irite le.

Gin gik makelo mor kae achiel kuom gi en gima ikete puodho karito puodho. Gi dho ngere iluonge ni scare crow. Matiende ni obuogo gima nyalo ketho cham. Obed ni en png'er, kata en bim. Gomoro amora ma nyalo ketho cham to obuogo. Koro en gima kelo mor ahinya. Gimachielo makelo mor kendo en iluongo ni bando kata oduma. Japur dhi yudo yuto maber nikech chal ni odumbe gi ochiek ahinya e gimomiyo oket ne gi scare crow. Koro obiro golo gi ka gisetuo. Kata onyalo golo gi ka ging'ich. Mano e gima.

Ma en puodho ma opidhe cham. Koro, gima biro e paro ka aneno gini en ni seche moko onego bed ni wan gi pangruok maber mar pur. Aneno ka puodho ni ok oduong' ahinya to bed ni en mara to dok apidhe bando. Dapidhe gimoro ma nya miya yuto malong'o. Nya miya pesa mang'eny moloyo pidho bando. Bando yudo yuto matin. Kata yuto moyudo no, e mitimruok nade, inyise ni oti godo. Kor gima biro e pacha kendo en ni pur en gima ber ahinya. To kopo ni ipuro to ok onego ikos chiemo. Koro mane igima dhi mbele kaendi kanono giniendi.

Ma endi en mafua miluongo ni sunflower gi dho ngere. Sunflower ni kakilose e aluora wa mokuongo itiyo kode e yore mopogore opogore. But mang'eyo ahinya ahinya en mar mo. Ithiwo mo ire tinyalo ti godo e yore mopogore opogore. Ng'eny ji tedo kode. Jok moko bende tiyo kode e loso gik ma seche moko wanyaluongo ni suya moro mamit. Koro gini kosechiek to wan gi yo ma wadiyo go moye no. Kosedi moye no, to ikete mo no e chupa moro to itiyo kode e yor mar tedo. Kata inyalo bule tichame kaka entiere no.

Ma en pur mar kitungu. Otungu ni yo mipidhe go e aluora wa en ni mokuongo iloso puothi moro. Kiseloso puothi moro, ipure maber migol yugi yugi. Kisetimo kamano to mokuongo ibiro kwa kitungu ilosone kare moro tochako ti matin kapok iloke e puodho maduong'. Koro ibiro loke e puodho maduong' ka sa ne no oseromo. Bang'e ibiro kawe ikome. Kisekome to kotimo buya to idoyo. Bang'e kisedoyo, to ibiro rite oti mochieg maber. Bang'e to ibiro tere e chiro to ji nyiewe.